Wĩ mwega mwendia wa Chandarana? Kahinda kahĩtũku nyuma haha kũgũra indo haha cumbamaketi-inĩ ĩno yanyu nĩngũgũrĩte indo ta mĩtu na thabuni na nĩ ngũgũrĩte nginya nyama ndĩna karĩthiti haha, nyama ĩria ngũgũrĩte haha rĩrĩa ndakorwo ndakinya mũciĩ gũgũrĩte kĩro ĩmwe ndakora ĩthũku, ĩ hihi ũkũndeithĩrĩria atíĩ tondũ gũiciria kwendaga kũmĩcenjania na mũhe nyama njega kana o nangĩkorwo nĩ mbeca mũnjokerie gĩthiĩ ngũre handũ hangĩ.

Ũrĩa ingĩka, ingĩkĩamba kũrora webucaiti-inĩ itũ ya wĩra, kana imĩrũ ĩrĩa ya ya mũgũri, etirie nayo indo, kana nĩye akorire agũkinyia gũkũ ĩkĩaga kũmũcokeria ũrĩa, ĩkĩaga kũmũcokeria mecĩngi, kuoguoa angĩkorwo ndĩaretire gũkũ wĩra-inĩ, ũrĩa ingĩka nĩkũmũteithĩrĩria gũthondeka imĩrũ ĩngĩ, ĩrĩa rĩu tũkũgeria gwĩtia nayo indo, tũkĩone kana nĩgũ, tũkĩone kana nĩyo ĩna thĩna. Rĩu yetĩkĩra, twĩtie nayo indo cia mũgũri.

Mũthuri na mũtumia gũkoro nĩ maraheana gĩtĩo, koguo mũtumia nĩ abatiĩ kũhe mũthũri gĩtĩo kĩrĩa gĩbatiĩ kĩhiko-inĩ, nake mũthuri nĩ abatiĩ gũkorwo agĩtĩa mũtumia kĩhiko-inĩ , angĩkorwo nĩ ũhoro wa bara matibatiĩ gũkorwo makĩrũa, ningĩ mũtumia gũkorwo nĩ aranyitanĩra na mũthuri wake maũndũ-inĩ marĩa mabatiĩ, mũthuri nĩ ararehe kĩrĩa gĩbatiĩ kĩhiko-inĩ, angĩkorwo nĩ irio mũthuri nĩ we ũbatiĩ gũkorwo akĩgũra, na rĩu indo mũthuri nĩ abatiĩ gũkorwo makĩnyitanĩra na mũtumia thĩiniĩ wa maũndũ megiĩ bamĩrĩ yao.

Kũmathondekera karumu kũu thĩnĩ wa nyũmba ĩyo itũ ningĩ ũmekĩrĩre kametha harĩa angĩigĩrĩra ibuku rĩake rĩa kwandĩkĩra, na gĩtĩ gĩa gũikarĩra. Rĩngĩ no ũmũgũrĩre mabuku na indo ciothe arabatara indo ta mbairũ. Rumu ĩyo ĩkorwo ĩna thitima ũndũ nginya kũ ngĩkorwo na ndũma nĩarona wega. Na rumu ĩyo ĩkorwo ĩhandũ hakirĩte na handũ hatarĩ na inegene nĩ getha mwana ũcio akahota gwĩciria wega agĩthoma.

Ũndũ wa mbere ũrĩa ingĩciria gũika nĩ kũmarĩhĩra nginya kĩndũ ta tuconi harĩa marĩthiaga mathaa merĩ, matatũ kana mana, handũ marĩthiaga magathomithio nĩ mwarimũ magebũndithia, rĩrĩa moka mũciĩ no ngorwo ndĩmagũrĩire kĩndũ ta mũithikiri kana mũbira, rĩrĩa mainũkĩte rĩu no moe nginya kĩndũ ta mũbira magathiĩ magathaka nacio, ningĩ makanyihanyihia mathaa ma gũkorwo me harĩa Tv-inĩ, kana ena mũithikiri agathiĩ agatwarithi mwithikiri agacoka mathaa mangĩ.

Mũno mũno nyeki ĩno ya kũgirĩrĩria ng'aragu nĩ ĩrĩa ĩtagwo hay. Nyeki ĩno nĩ ĩrĩa ĩhandagwo kũndũ kũrĩa gũkoragwo gwĩ kwa mĩcere. Koguo mũrĩmi angĩkorwo nĩ araikara kũndu angĩkorwo nĩ kũndũ ta Mwea, kũndũ ta kũu ũngĩkorwo ũhandĩte mbembe, rĩu mũndũ no athiĩ kĩmera kĩa mbembe gĩathira, ũgathi ũgacieheria, ũgathi wagetha, warĩkia kũgetha, no ũgarũrĩre nyeki ĩyo ĩhandwo. Yarĩkia kũhandwo, rĩu no gũkĩmĩhe matuko maiganona ĩkorwo ĩkĩmera na ĩkorwo ĩgĩthondekwo ĩgagĩtuĩka hay.

Mahiũ mangĩkorwo maratukanĩrio irio, angĩkorwo nĩ indo ta ng'ombe na mbũri cingĩkorwo nĩ ciratukanĩrio irio wega nĩ ĩrakorwo ĩkĩria thara nĩrakorwo ĩkĩria nyeki maita mangĩ nĩ ĩrakorwo ĩkĩgũrĩrwo irio cia ngũnia, he irio cia ngũnia cikoragwo ciĩkĩritwo indo ta thamaki na nĩ indo ĩrĩa citeithagia mahiũ gũkorwo makĩgĩa maguta tondũ thamaki nĩ iteithagĩrĩria mũno mahiũ gũkorwo mena magũta na mahiũ maitũ nĩmakũraga wega magũitĩria ngĩnya mĩrimũ na makaneneha wega ũrĩa gũbatiĩ.

Korwo nĩ mahiũ ta ng'ombe na mbũrĩ nĩiteithagĩrĩria mũno, tondũ nĩciheagwo cikoragwo cikĩgĩa hinya na cikagĩa ũgima mwega wa mwĩrĩ. Ningĩ ona nĩciongagĩrĩra iria. Ningĩ kũhe irio cia cia ngũnia ta bũreni, na poland i, nĩciteithagia ng'ombe gũkorwo ĩna hinya, na ĩkongerera iria, kuoguo, na ng'ombe ĩkĩongagĩrĩra iria, mũrĩmi nĩonaga umithio mwega, na agakorwo akĩona kanyamũ kega ga kũmũteithia.

Gũthĩũrũka matũra tũkĩraga arĩmĩ makorwo makĩhanda thara ,makorwo makĩhanda nyeki ya kũrũira ng'aragu mũno kũrĩa kwĩna , he mĩieri ĩkoragwo ya riũa, nyeki ĩyo nĩ iteithagia mũno na nĩ iteithagĩrĩria ng'ombe na nĩ nyeki ĩríĩ ya Hay, rĩngĩ ona no ngerĩe mũno irio cia ng'ombe kana irio cia mahiũ ta ngũkũ irio icio cia ngũnia cikorwo ikĩgũitha gũithio mbei nĩgetha arĩmi magakorwo makĩhota gũkorwo makĩgũrĩra mahiũ mao irio icio.

Aya nĩ aithĩramu maroneka, nĩ anake na no makorwo nĩ mũthenya wa thigũkũ ya o, ũguo matherete na ũríĩ mekĩrĩte. Nĩgũkorwoa andũ aya nĩgũkũngũĩra mathiĩte gũkũngũĩra Idd-Fitr. Idd-Fitr ikoragwo nĩ mũthenya wa thigũkũ ya o etĩkia aya a ithĩramu, ũguo kana magĩkorwo no mũthenya wa kawaida, mũthenya o wa gatano, ũrĩa magĩthiyaga mũthigiti-inĩ wa o, korwo nĩgũthiĩ mathiĩte.

Wĩ mwega? Ũgũthiĩ obici ya Huduma Center kũu nĩkuo ũgũthiĩ wĩandĩkĩthie na woye namba yaku ya huduma kũrĩa magũgũĩtia kibandĩ gĩaku, nĩ ũkũrio ciũria kibande gĩaku nĩ gĩgũĩkĩrwo harĩa macininĩ na nĩ magũbatara indo nyingĩ nĩ ũkũhũrwo mbica nĩ magũthiĩ makũoye irore, namba ĩno nĩyo ĩrĩgũteithagia o handũ o hothe ũrathiĩ obici-inĩ cia thirikari.

Wĩ mwega mũrutwo. Ĩĩ nĩkwega. Kuguo niĩ ngũgũbatara angĩkorwo nĩ HELB ũrenda ngũihũrĩrie, nĩyo ngũbatara ũhe thukuru ĩrĩa ũrathomagĩra, nĩũkũhe namba yaku ya gĩbandĩ. Nĩũgũbatarwo gũkorwo ũkĩhingũra bengi yaku we mwenyewe na ũkorwo rĩngĩ ũkĩndũmĩre kinya, kĩrĩa, marũa ma kũrĩa ũrathiĩ kũingĩra thukuru, naa bithi ũrĩa ĩrarĩhwo kũu thukuru ĩrĩa ũrathiĩ kũingĩra. Indo icio ciothe ngũbatara ũkorwo ũndũmĩire by no ngũhe ndagĩka ta, gĩbaũ ũguo, ũkorwo ũndũmĩire. Nĩ sawa basi, nĩngũgũtũmĩra indo icio ciothe kahinda gatarĩ, kahinda gatarĩ kahĩtũku. Reke ngwethere indo icio ciothe ngũtũmĩre.

Wĩ mwega mũgũri, koguo ũkũendaga kũrĩha nyũmba ĩno, ũrenda kũmĩgũra ũkĩhũthĩra bengi ya NCBA, ũrĩa tũgũĩka tũgũthiĩ bengi-inĩ, nĩgetha ngorwo ngĩkũhe nginya title ya nyũmba ĩno indo ciothe irĩa cibatiĩ na twandĩkanĩre na nyandĩkĩrwo ngi naniĩ ceki, nĩgetha ngĩkorwo wa kuoya mbeca na wengĩkorwo, wandĩkĩrwo nĩ we ũgũgĩcenjerio ũhoro wĩgiĩ nyũmba ĩno, ũkorwo rĩu indo ciothe ciragĩthoma rĩu marĩtwa-inĩ maku we.